Thabarĩ ĩrĩa njĩrĩgĩte ya ica ikũhĩ ya kũririkana nĩ ĩrĩa ndathiĩte mwaka mũhetũku bũrũri-inĩ wa Thailand, mũciĩ mũnene wa Bangkok, nĩ ndonire maũndũ maingĩ mũno mega na makũgegania na ngĩona ũthii wa na mbere ũrĩ bũrũri-inĩ ũcio na ngĩthoma, gĩthomo kĩnene mũno atĩ no ũrĩme nginya ngoroba igũrũ na irio icio ituĩke cia gũgũteithia. Nĩ ndonire wĩ bũrũri ũthiĩte na mbere mũno na wĩna maũndũ ma kĩrathi kĩa igũrũ mũno, mĩakĩre ya manyũmba tekinoronjĩ, ũhoro wa ũthii wa na mbere na mũno mũno gũkorwo ũrĩ taũni bũrũri mũtheru mũno na mũbangĩrĩro mĩega ya maũndũ.

Mũgũnda wa mũndũ kĩũmbe nĩ mũgũnda ũrĩa rĩngĩ wĩgũrĩire na mbeca ciaku, ũrĩa wũikaraga, ũgaka, ũgeka maũndũ maku, ũkarĩma ma nĩ ũhetwo iratathi kana Title Deed ya kuonania atĩ, mũgũnda ũcio nĩ waku no mũgũnda wa mũndũ mũingĩ nĩ mĩgũnda ĩrĩa rĩngĩ yakagwo macukuru, ĩgakwo mathibitarĩ, tũnitha, iwanja cia mũingĩ ĩyo nĩyo iwanja cia mũingĩ.